Gimokuongo mabire pacha ka aneno gini en kabila mar Maasai. To jo Maseche gi, gin joma ohero pidho dhok ahinya. To kaneno picha ni, dhiang' ni chal ma ichwoyo gasere. To thoth Maasai, sama gidwa yang'o dhiang', gin gitiyo ga mana gasere. Bang'e to piende no gichako dang'o gi ka gitiyo gi gima chalo mabati, ma giloso gi lwetgi. Koro sama dhiang' osechwo gasere kamae, idhiyudo ka Maasai achiel guom kanyo to remo no omadho. Gin remb dhiang' gimadha madha kaka numu, ka pod numu kamano kaluwore gi chikgi. To koro kosemadho kamano, taparo ni nitie tuoche moko ma remo no konyo gi e dend gi. Ma koro tuo ok nyal mako gi, chal kaka yadh gi mar nyaluo. Kendo mano en kitgi gi tim, gin ka giyang'o dhiang' to gichwuoyo mana gasere.

Mokwongo kapok awacho nengo mar tijni ka ang'iyo picha to aneno ng'ama dichuo. To aneno cham e puodho. To aneno ka en gi gir kiro yath orwako e toke okiro ne oduma yath. To tijni ni kod nengo e aluora wa nikech sama ogone yath oduma yath kamae idhi yudo ka oduma nyak maber kaluwore ni kute matindo tindo nyalo mako oduma e dho low sama oduma ti cha. To kute no nyalo chamo oduma no te manege. Koro oduma ok dhi ti kendo ok nyal nyak. To ka pok iketo yath e puodho i dhi e duka miuse yath midendo gi dho ngere ni agrovet. Kise dhi tidhipimo ne ja ujso kaka odumbi romo kendo ka en gi kute moko matindo tindo kuome. Kisewachone kamano odhi nyisi yath ma mondo maber kitiyogodo kendo odhi nyisi kaka itiyo gi yadh no. Yadhno kang'eyo kaluwore ni nasetiyokode inyalo nyisi ni idhi ruwe gi pi kendo inyisi pi ma iketo. Kiseketo pi miruwe gi yadh no miketo e kube mar go yath ni to i idhi epuodho to ichako go yath. To yadh no ok ber kimule gi luote kalure ni kimule tiduogo ichiemo nyalo bedo sum kendo tuo mar nyaldiema nyalo maki. Kata ngimani inyalowito.

Tijni nikod nengo e aluora na kaluwore ni gimopidh ka ni en njugu. To samopidh njugu kamae, njugu inyalo timo go gik mopogore opogore kendo ji mang'eny nyalo ngiewe. Njugu inyalo chielo kose tuo timadhogodo chae. Kata njugu sama pod onumu cha, inyalo boke go opoklo ne no. Sami ise boke no, binyalo madhe go chae kata jomoko nyiew ga anyiewa kamano to chamo. To njugu ni kendo, samise moye mise sinje mimoye motuo, inyalo poke tichiele maber. Kisechiele tiriwe gi omuogo gi bel gi oduma to idhi rege. Kiserege tinyalo kete kaka mok nyuka mar nyathi. Kata mok nyuka mar ng'ama duong. To sama nyathi osemadho mogo mar nyuka moriw gi njugu e yie to nyathino dhi dongo motegno. Kendo tuo moro amora tuo to nyalo make lakini tuoche mang'eny to ok dhi make. Kaluwore ni odhi dongo motegno kendo man gi teko zaidi. To kendo njugu ni en gima ber. Inyalo los kode inyalo rege gi masinde ma nyasani. To koserege mobet mayom tinyalo wiche e mkati. Kendo inyalo use e dukni madongo gongo. Katinyalo swage kendi e pany. Kiseswage, to iwiche e mkati timadho godo chae gokinyi kata samoro amora ma idwaro methe no.

Gima timore kae kang'iyo en ni ipuonjo ng'ato pith manyasani. To gimipuonje pidho kae en budho. To budho ni itiyo kode eyore mopogore opogore aluora wa ma sani. Budho inyalo tigi ite miluongo ni susa. Kendo itedo kaka alot. Inyalo riwe gi alode moko kaka apoth, skuma, ododo. To apoth koriwe go ok riwe gi skuma gododo. Itedo ateda it budho no susa gi apoth kende. Kendo tijni ber ahinya aluora wa sani kaluwore ni inyalo puonj ng'ato inyalo yudo yuth moro e gweng' ma onge tich podi to skul nosetieko. Koro inyalo kaw yuthe go tichokogi kumoro achiel tipuonjo gi tich masani ni pur ma sani midendo go dho ngere ni agriculture. Kendo gima timore kae ot moger ni wadendo go dho ngere ni whitehouse. To sama alode gi opidhe whitehouse kama iyudo ka chieng' ok go gi mang'eny. Kendo sama chieng' ogoye sama ok oyud chieng' ma goye mang'eny no, odhi ti maber. Kaluore ni alot ka chieng' ogo ahinya to onyalo wang' kata ok onyal loth. Samoro ok onyal golo kata budho. Koro samosepidhe kamae ni, iolo mana pi godhiambo gi gokinyi kendo gino osekonyo yudhe mang'eny e gwenge wa.

Adhi wacho sigana gimomiyo ahero tijni. E tijni natime ndalo machon kane atieko skul. Skunda mar sekondari. To ndalono pod ne aonge pesa koro mama nodhi otel moro tomanyona tich Kisumu. Kanachopo, tonatiyo maber kendo tijno nahere nikech odiochieng' kodiochieng' irado gi jo mopogore opogore. Iwuoyo kodgi. Inyalo yudo joma wuoyo mamor kendo en gima ber ahinya. To tijni gimomiyo ahere en gomenda kendo wuon tich neloso pesa. Kata anbe manichula nimiya pesa maber. To inyalo yudo ni chae kikombe achiel samoro isechwake gokinyi to udhi uso kata mana siling' piero abich ka en chae mar chak. To ka en chae mar majan kende, midendo gi dho kiswahili ni kahawa kikombe achiel ne wauso siling' pradek. Koro idhi iyudo ni gini en mana pi gi kahawa kende to pesa moloso en pesa maduong'. Nikech samoro odiochieng' achiel unyalo uso ne kata ji mang'eny mohingo kata prabich. Kaluwore ni ne entiere e chiro. To chiro jomopogore opogore biro to samoro ng'ato mondechiro ka o onge gima nosechamo. Koro chuno ni nyaka ang' onyiew chachuni ma omadhi. Kendo samoro ne wauso gimoro kaka nyanya to kendo moro modendo gi dho ngere ni Carrot.

Tij ni ni kod nengo e aluora na kaluwore ni nengo ne ni piny. Nikech samoro ng'ato nyalo bet mana gi pesa matin kata omenda matin maromo kaka siling' piero ariyo kata siling' apar. To siling' piero ariyo ka ingo kata apar ok inyal dhi e duka miuse ring'o miyud godo ring'o. Koro dhi chuni ni skuma ni ema idhi ngiew gi pesano nikech ok inyal dhi miyud ring'o gi pesano kaluwore ni en piny to ring'o nengo ne ni malo. Gini ni kod nengo kendo kaluwore ni aluora na ji mang'eny ng'eny jodak ng'eny. Koro iyudo ni ka ng'ama japith mopidhe dhi yudo pesa mang'eny nikech ji ok tin kar dak ma wadakie kae. To inyalo yudo kata ni odiochieng' achiel oloso omenda moingo kata mana siling' alufu abich kaluwore ni inyalo yudo ni ng'ato nigi puodho maduong' to okete alod ni te . To samo kete no, jo chiemo biro mang'eny gi siling' pradek jomoko biro gi prabich jomoko mia. Joma nigi familia madingo dongo. To sama ginyiewe kamano no japith ni ghi yudo omenda maduong' kendo odhi loso godo gik mopogore opogore. Gimomiyo en gi nengo en ni low mipidhe low ma dake aluorawa ni en low momew kendo en gi manyiwa maber.

Tijni oselokore bang' kinde kaluwore ni aluora wa ndalo ma chon ji mang'eny ne pidho apidha dhok kata jamni kagikia gimomiyo gipidho. Kendo negionge rieko ma ginyalo ritogodo dhok maber kata jamni mamoko. To sani idhi yudo ni nyithindo opuonj mang'eny kendo janyuol inyayudo ni okaw kata nyithindo adek otero mbalariany. Todhisomo mana somo ma dhi gi rito jamni kata mana dhiang'. Tosamosesome kamano no. koduoge dala kata kodhi kumondikie idhiyudo komiyoji rieko mang'eny kendo inyalo yudo ni ndalo machon dhok ok ne thiedhi. Dhiang' ka ne tue to inyalo we aweya tho to ji chamo. To sani ka dhiang' tuo inyalo dhi ng'amo dhi mbalariany no nyalo konyi midhi e duka miuse yath mar jamni molerni yath midhi nyiew. To samisenyiewno no mikelo mothiedho nigodo dhiang' idhi yudo ka dhiang' dhi chango kendo dhiang' ok dhi wito ngimane. Idhi yudo ka kendo dhok nyuolore mang'eny kendo chak dhok golo mang'eny ahinya kaluwore ni ndalo machon chiemo ji ne miyo mana dhiang' chiemo achiel. To sani chiemb dhiang' ng'eny. Kendo moko iuso nyaka e dukni. Gimoro kaka chumbi dhiang' kiketo ne dhiang' e chiemo, dhiang' dhi chamo chiemo no mang'eny kendo odhi golo chak mang'eny.

Kang'iyo kae maber gimatimore en ni mach liel. Kendo majni ochalo maliel e bungu kata mana maliel e puodho. Onyalo bedo ni mach omako puodho ni ka ji kia kata onyalo bedo ni ng'ato omoko amoka mach. To kapore ni omoke ni, omoke e ng'eyo, en ni iwang'o puodho ni idwaro pur. To samosewang'e kamae, yiende gi dhi tuo. To kose tuo idhi tong' kendo itero e ot ji chwako. To kosewang' puodho kama motong' yiende mowang' yugi te, idhi om japur topuro. Kose puro, to idhi pithe puodho no. Nikech sama yiende ogar e puodho kamae to samoro en kuma pok no pur ga chakre chon. Ok nyal timo ng'ato puro kaluwore ni yiende gi ogajore e puodho kendo piny kuonde gi nyalobet gi gik mager kaka thuol manyalo kayo ng'ato maket kwiri e dende ma ng'ano tho. Koro samosewang'e kama ni, le maricho go dhi ringo lal. Kendo puodho dhi dong' maler kosebet yiende. To koro inyalo pur apura ipidhe cham katipidho gimoro amora ma wuon puodho no dwaro mondo pidhi. Kendo sama puodho ler kamae, to cham chiek maler ahinya kendo kati puro to ing'iyo inyalo neno mbeleni. Opogore gi ka yiende opong'o puodho.